Sapuk eng'eno naleng' tialo Enkop ang', ore Kuna naa engabila endaa nauni, napiki ninye Enkop neirrag' nebulu ometabaiki Kenya enkata naokilu neyauni nedung'idung'i Aiko nejia.

Aibung'a deet oleng oltau lomon oisumi anaake bibilia, lomon sidan lo olaitoriani, lomon loitagol oltau, lomon looshetu oltungani ,lomon oisho oltungani osiligi tengarake embaa sidan naagira aasa aakejo te mbuku e Jeremiah ntomoni o uni okuni nejo mpotooki nanu naa kairuk, naa kaaliki iye imbaa sapuki nena naisudoro netu aikata idol, ashe.

Eibala duo taata oleng lomon le mboloto o sukulini, eito inkera rusa o wikii uni, eito inkera neponu aitiringa, ore lomoni kitok tena dama naa emboloto o sukulini eito nkera ang' enoto orusa sidai ashu nikinoto enkata sidai si tenebo oninche, naaku ninye taata lomoni sapuk le imboloto o sukulini.

Indiim anoto imbaa are makeon te sipitali e olopeny, tiningas aikilikuan oldakitari loitasheki ina sipitali eton ana ketii sipitali ,ore piilo meta ketii ng'oru iropiyiani inonok, ore teine weji na imiir inkishu inonok, imir ntare inonok nimir masaa inonok nilo mikitabaki, meatai teine weji impala naaijo NHIF ashu SHA nikiindim aateret ataaki embaare ino.

Ekikioni ena ,eisoma inkera tiatua ildarasa, ore tenelo negolu eshetakini inkera enkaji naapo aajing' peemeitanyaal enkolong nemeitanyamal inchan, nepo aaku aisoma teine weji, eing'oruni ormwaluni aarriya oidim serikali airuu asho ol lentoiwo nelo aisom inkera.

Eyai inkera sukuul nepuo aapuo ainepu olmalimui otii sukuul. Epuoi aiteng'ena nkera oleng', inyang'u nkera intokitin naapuo aisumare naijo nkalamuni ompala nepuo aapuo aisuma, Ore nena kera neshukunye aapuonu nkang'itie toonteipan mikiyata yiok boarding school.

Teneitabari enapa duata napiki solaii inkang'itie, esukulini neyauni emashinini naijo napa laptops ashu emee ninye laptops anaake tablets nepiki sukulini neidim inkera naalakuaniki ntaoni anoto enkisuma e digitali anaa enatum si ninche inkule, epiki sii internet ashu WIFI aiinstol too sukulini neleleku inakata esiaai enkisuma e digitol.

Iiyeu kule, iyeu enkare, iyeu imusur, iyeu enkima, iyeu emoti, iyeu ilata, ore ake piitum pookin niintushul aitobiraki, neaku uyeu enkurumwa engano ,ore ake piintushul nitumoki aateyara, ing'as abukoki enkare aitushulo nkuti ile nipik esukarai nitumoki taa inakata atipika ena daa pookin.

Ing'as tenake oltung'ani sapuk naa ing'as ajoki minyang'u imashinini, komputa taa a desktop ashuu laptop naa tenake enkerai, niya sukuul naisumieki komputa naijo ncolleges e computer packages. Ore peelo ine wueji nelo atum enaiko pee eyolou ena siai e computing.

Ata oltungani oitaroshi anaake enkerai taroshi enarikino si ninye enkisuma naa eidim si ninye atawoliki olwalimui tenelo neikilikuanini maswali te darasa ore enkisuma nemee ne lelo ake lemeitaroshi, enare neitaini inkera natii inkang'itie o naagirai aisudoo aya sukuul peepo aapo aatum enchipai netum enkwenia ,ore si ninye enkaroishisho nemee oalokinoto.

Iltungana sapukin ooba anaa inkera naidipa form four naashomoitoo aapo aisumea computer, eilioo ormwalumui egira autaki entoki inkera naara are, neilioo sii ninche kompyutani kumok naijo meetai enkaerai nemeeta computer enye, esidai en nkisoma naleng, eitengen inkera.

Eilioo oloitore nkop, nelio ltunganak naijo youth arashu wanarika nelio iltunganak naaijo darasa le ekompita etii, eatai kompitani kumok, adol ajo induata eserikali najo peitaaririyan neitengen ltunganak otii esiaai e kompita, enkoitoi ana si ninye naigerieki iltunganak anaake naasie ltunganak esiaai nemeeta empaka nikingeri.

Ene tipat ena itadamu anake peeitodolu ajo ore ilayiok o ntoyie naa akiidim pookin aisomea ena siai e komputa. Ore ena siai neme nooltung'anak oje kake enaang' iyook pookin. Kitadolu ena naboisho nitodolu ajo ore ena naa kidim pooking'ai ataasa.

Ore kila inkakenya anaa peekenyu anaa oldakikai netii oltungani ogira aing'oru eneiko teneibelekeny ena siaai ashu enaa mashini ayaau enkae sidai nalelek inkitumiata naa etasapuka eong'an, ore ana keidimayu neibelekenyi kila esaa ashu kila enkolong.

Sidai ena, enetipat ena oleng too inkera, ore ena naa keitodolu ajoo etii entito netii enkaiyoni neti orwalimui netii iltunganak loota computer, ore kulo tunganak naa netipat amu enaang' yook pookin ena siaai, emee nooltungani le gender nabo naigo inkaiyok ake arashu entoiye ake oopeny naa eitodolu ena ajo esidai embae naasita i katukul.

Elo ormwalimui anaake oltungani oota enkariyano nepo aaku aaya evideo enkipinti enkisuma, teneisomie ninye kipinti naaijo noo ng'wesin neyayi ng'wesin naajio inkishu anaake inyoo nepiki evideo neyayi aapo aisomie inkera, tenepoi olaale loo ng'wesin peepoi aapo aisom wildlife naa kepoi aadumu enkipindi neeai aapo aisomie inkera too sukulini ashu ninye te weji ake, ata tanaa too inkang'itie neiruwakini intoiwo enye

Etii olayoni obo etii ormoruo apa oata ilayiok aare, ore olayieni obo naa kenyor apa ninye eramatare ore olikai nelo aiwushwushori naa ore ena atini naa enkatini natii bibilia. Ore olayieni obo nelotu nejoki menye pee egelaki imalin enyenak pookin pee etum ashomo enkop nalakua. Negelaki papai lenye nelo ninye enkop nalakua oleng'. Ore etii ina kop nelo alo aishang'itie mali enyenak pookin, nelo alo aasie easia o malayani, nelo alo awokisho, nelo alo aas imbaa torok, neton ometaa ning'at ilchoreta lenyenak inakata eishua pookin toki. Ning'ua pookin, neeku eji ormodai neji olemeeta ai toki nemeeta elukunya . Nelo migeri tenkang' nabo nemitikini endaa, neeku endaa naishori irbitiro ninye enya neeku ilekunot oltung'anak ninye enya. Ore tentiaraki ina ore olapa ayioni likae nitu ninye egelari aing'ua papai lenye, etotona aboitare, neton ayanyitu neton ometaa ninye oltung'ani letipat. Ore tine wueji neshukunye baadaye ang' nejo alotu, nelotu ainepu olapa alashe lenye eton ake eeta napa malin enyenak. Ore teina ajoki nanu oltung'ani obo tonyua mbung'a masaa inonok milo aishang'itie malin inonok, amu ore ilo ayioni oshomo...

Eeata isinkolioiti liapa enkikuoo sapuk oleng, elimu entoroni enchalan, elimu entoroni eloloito, elimu entoroni enkiba. Ore isinkolioni ltungana le taata neibatie nena baa oleng, mekure enyorr nelikini aajoki etorino enchalan, ina peyie mekure einining' iltunganak taata, esujuata ninche imbaa enkop tanakata

Eetae empalai naitasheki oltung'ani te biotisho, nidim oltung'ani anoto tenelo sipitali, nepoi apuo airijista. Keji inapalai Social Health Authority ,arashu SHA. Ore apa tenkata natulusoyie, na keji NHIF. Kake ibelekenyaki taata etaa keji SHA. Ore inapalai, naa etum oltung'ani tenelo sipitali, nepoi apuo aiger, nepoi apuo asir enkarna enye, nelak iropiyiani, netumoki ata ninye erripie keon.

Eetai reyieta oota dupoto oleng to losho le Kenya, eatai River Nile, ore river Nile naa eyau enkare aitaru te Egypt omeitedeu alotu lake Victoria, ore dupoto nabo naata naa enapita ninye esinkirr, ore lelo sinkirr neponii neitaini te lake Victoria naa emiri, eatai ewuaso nyiro okule reyieta ake otaaniki lake Magadi, ore lelo reyieta pookin nepik enkare lake Magadi, ore te lake Magadi naa keitaini ishumpi neaku eata dupoto naleng.

Etii oldonyio oji Mount Longonot enaake loo nong'ot, enyorr watalii naleng ilo donyio to losho le Kenya, naa ore sababu nanyorieki naa keeta Caves eeta ngumot naapo atua enkop, etii sii Crater, etii engumoto naitobirua natupukunye apa enkima, ore te Mount Longonot eatai mpakaani, netii ng'wesin netii ntokitin pookin atua ilo donyio, eti ng'wesin nijo lasuriaa naa enyorr naleng watalii.

Ilo aiyeaa ormanejai le mbenki nilo alo aliki aikilikuan ajoki kanyioo nataase too iiropiyiani inono, nekiliki ore sababu nabo naidim aitadoi iropiyiani te mbenki ino naa eneatai charges tenintayu niye iropiyiani te simu kake etu ibaya ,eatai nena oshi iropiyiani nikintalaki piiitum aitayu.

Eeetai ereteto naipirrta elaata esipitali too iltamoyiak lemeeta enkidimata te nkopang, naa ore oshi neikoni ,tenemoiyu oltungani nepoi aapo airijista SHA anaake ebolokini enkardasi e SHA, ore ina ardasi nepiki ropiyiani, ore peepiki ropiyiani netumoki atalaaki ekiwango fulani, ore lelo tamoiya naa keidimi aatung'aki te esipitali.

Peiye eitengeni isilan anaake ntoiye kutiti enyamali naidim aimai anaake emion name eishoi ,elikini aajoki ore enikuetiki aas anutayu naa ekintigil imbaa kumok, pedoli sii esidano esukuul, ormatunda lotoiwo sukuulm, meta eakini enkituak naisomate meitaaririyana neitengen.

Etalama elelero orkereti liapa, ore ninye to ntoiye nemeekurie apa eiroroki loomenye, nemekure eure teneishop engilani naabulu oseseni lenye naa mee neja apa etiu orkereti, eatae apa enkanyit nemeyeu entito nedol menye osesen lenye naa ore sababu naa kegira aaku asujaa naasita loreren le mee lolkuak lang'

Enkoputa ena nataboloki, negirae aasie entoki naji projecting egirai ailang'ilang'ie esindai olkarasha, ena computer naitodolu, imbaa natii ina computer egirae aisum iltunganak kumok aisum etii ehall naa ketii computer nabo naatae.

Elotu indamunot ainei inchere ekeidurita sukuul aing'uaa enchukaa embao narok, egirae aapuo imbaa e digital neisumi inkera intokitin eitumiae computer neiwuang'ieki olchukaa. Ore ena naa keisho inkera metaariyianita amuu keaku keisumitae enkerai entoki naing'orita too nkonyek enyenak.

Eisapuk ena siai tenkop ang, elelek eunoto ele matundai. Sidai amu kutik ing'uesin naanya, naa elelek oleng nemeyieu ninye enkare sapuk. Tenetum enkiti are kiti, ne netum eweji nairishakino, naa elelek oleng eunoto enye.

Kore ena naa endaa, na tuunoki tolchamba neyauni apuonu aamiraki iltung'anak. Enetipat naleng eishoo, ilkijanani anakiltung'anak oidim ataas esiai nafasi naigerieki toolchambai. Eishori sii kuliek esiai napuo amirishore too sokonini. Eishoo iloopeny ingarin esiai nanapie inena tokitin tolchamba aya sokoni. Neaku eitobirua ena esiai tooltung'anak kumok.

Enarikino nieta enkipande anaa ID, enarikino nieta KRA PIN, ore piindip ataa inoto nilo taa nenarikino nieta passport nilo embenki nilo abol, niindim aitaru atushuma iropiyani kutik naba anaa inchilingini miai imiet niindim sii atushuma ropiyani kumok nagiroo nena te mbenki ino.

Embaye ena nanyorunoyu oleng, ore ena naa keji orkikua, elelek eunoto orkikua, sidai naleng orkikua ore ninye tiniya osokoni naa enyorr ltunganak kumok, inyang'u elelek emirata orkikua, ore ilcheni obol orkikua naa kelelek encheni enye neaku esidai ena oleng.

Etipikaki embarakinoto nai sajili nkera, aiteru e gredi e dukuya. I sajili enkerai naata birth certificate o metabaiki e teneidip enkerai sukuul. Egira aiteleliaki oleng sirkali esiai amu idimi aitumia ina usajili aatayiolito eneba nkera naagirai aayiu, naa kebaa nkera naatijing`a sukuul, naa kebaa ine metii. Ina barakinoto nagira aiteleliaki sirkali esiai.

keji kulo ormalenke. edaa sidai oleng',edaa nanyorunoyu, edaa natii apa tenkiterunoto enkop. ore ninye, naa kenyor iltunganak kumok ormalenke, naa elelek eunoto, ore entoki naiba ninye ormalenke naa tenituny inkishu, arashu intare, arashu ltunganak, egira aabulu .esapuku ormalenke oleng.

ore oltungani pookin oos erupare naa eibung'i nepiki atua. neitamei, neeni tekorokoroni temuda naado. pee mitoki aas imbaa erupare. eiba enkai erupare, eiba sirkali erupare, ore olonarikino netum entoki naa ninye epuoi aisho. nitapaashi oltungani leme olopeny. naa keji ina erupare. ata ninye tenias ebae nemenarikino nias. naa erupare naa suuji naleng.

ore eipirta keeya e pop francis.aa ninye apa orkitok lenkanisa e catholic. ninye papa lenkanisa e catholic. ore ilomon oogirae aapik enkiroshi naa egelare anake esiai naasita iltunganak leina anisa, egira aing'oru likae pop ojing' erishata olemeekure eetae late the late pop francis. ninche ilomon ootaa kumok tenakata tene.

ejo lomon letaata nchere, ekidimayu nesha toosai edama, ekelelek aakumok inkatambo, naa keetae enkolong akeyie kiti. tenamurua natii nanu esaikeri, naa mme sapuku osiwuo. keetae utulivu kidogo ekelimu nchere kidimayu nesha toosai enteipa, eetae enkikurukur sapuk.

egira ilomon aayau dupoto sapuk oleng' oing'uaa imashinini amu eitayiolo iltunganak inaagira aasa tenkop naa kegira aitayiolo telelki. idimayu netii ebae nagira alotu nalimuni, eimu imashinini, neitayiolo iltunganak metereranata. anaa ninye tenelo nelimuni aajo kidimayu nesha. neeku pee idur iltunganak otii iwuejitin neegum aapuo ineerupa, neeku etaa ina toki enetipat oleng. okulie omon ake kumok oleng ogira ninye aasa.

eripi naleng ibaa inonok, tening'oru esiai tesirkali, metaa ore pooki tungani olo aing'oru esiai naa ninye ake lolo aiger impala enyenak nishooyo openy. areu tenkoitoi ormutandao. eetae features inchere naaidimi aikenorie metaa oltungani oobo ake oidim atodua, ele aigeroni laijo hr ashu public service orkitok le public service aa ninye ake odol. nedol ajo kenarikino nikinchori ashu menarikino.

eyamininoi naleng' esiai esirkali, peyie eshum imasaa inonok. idim atushumie imasaa inonok naijo inkardasini, impala taa kuna ninoto, anaa certificates .naa sidai naleng amu tenelo ninye nikimpotunyeki tenkata pookin ore intumia ake esimu ino enkaina, naa idim anoto teleleki. neeku enetipat oleng ina siai oo mashinini.

anotie nanu apa cyber ore pee atum teine wueji, nanoto nanu eton maata emashini ai, kidim oltungani siininye aitobiru tenkaji enye. oltungani otaa computer neeta internet sidai naa idim aitobiru kra pin.